Gima biro e pach aka aneno organisation ni mar SDDA nine point mandate ni en organization mane olosi mondo okel arita e gwenge kendo mondo opuonjwa kaka wanyo ritore e udi wa kata kwawuok oko mar udiwa. Kendo organization ni kendo nokele mondo o empower nyithindo mathindo kata joma dongo mondo omigi puonj kaka ginyalo ritore kendo kaka ginyalo tiyo mondo gidhi mbele. Kendo gini puonjowa ber mar kaka tiyo kamoro achiel kendo konyruok, konyo ngato konyo owetewa kata joma oko

Tijni mar uso okweme kata cucumber gi dho wazungu, mae tich ma mamwa tiyo, nochako chakre nyuola ayudo ka mamwa tiyo tijni. Koro aparo, chieng' moro aparo ka ne en ga gi chama, ne en tich adek, to ne en gi chama dala. Koro nong'isa ni, nikech jochama biro.,adhiye chiro mondo ausne ,ayawne dukane mondo ausne okwemegi. Ka adhi kocha to adhi ayawo duka, abet kono chakre gokinyi mar sa abich nyaka odhiambo sa apagachiel. Nabet kanyo karito ji obi onyiew gigi, nokaneno kata ng'ato achiel kende mobiro nyiewo. Koro akia ni an ema nakia uso kose an ema nakia luongo kastama. Gino osebet ka thaga ahinya kata kadok dala sani, mamwa ok dwaga wena mondo adhi aus kono kendo.

Tijni mar rito okweme gi pili pili hoho kosekee e puodho e alworawa ka, aneno ka ji mang'eny nitie gi yore mang'eny ahinya ma giritogo ombasagigi mondo kik kethre. Mokwongo ahinya maneno ka ji mang'eny e alworanani tiyogo en ni ,kagisedhi gikeyo ombasagi e puodho, gikelogi to giketogi kuma chieng' onge. Kendo gigolo gimora mora manyalo kelo pi e area magiketee ombasagi, cucumber gi pilipili hoho. Alafu mar ariyo maneno ka gitiyogo, ni gikawo karatese moko meke towel to giumogo cucumber gi, okweme gi gi pili pili hoho to giwachoga ni tich mar pepper gi meke towel konyo golo pi moramora manyalo biro e area mokane ombasagi. Yo mar adek, aneno ka gitiyo ga gi fridges, fridge magisoe gigi. Ka gisesoyo gigi e fridge, to fridge konyo gigi e . Miyo gigi ndalo mang'eny. Gidak e ndalo mang'eny mok gikethore.

Chiemoni an anyalo chako chame kama. Gima okuongo manyalo timo en kawo machunga maneno ewi chiemoni to abiyo ewi ring'o kod chiemo ni tee. Kase timo kamano to akawo kijiko uma, gi pala to abiro bet ka ang'ado ring'oni gi abukado matin, gi ring'o matin tachuo gi uma kod alot maneno ewiye kaa gi, to aketo e dhoga. Abiro bet katimo kamano nyaka chiemo gi rum.

An kian machine ni mitiyo go kuom ng'ado lum kata ogada mondo omii lee mwapidho ndalo mabiro an agombo kabisa medo ne cover moro maprotekt pelni mapidh gi kod bladder mamiyo pelni ni gi winyore nikech gimaparo mogik manotimore kanatiyo gi machine newangi owadwa moro newangado go ogada mondo wami dhok to bladder ni nodhi ochot tochwade e lwete marach masani en gi ngol e lwete nikech machine ni. Gimarariyo managomb mondo wamedi ni en ni machine ni kitiyo godo tomor mor moro maduong ahinya en gi oketho it ahinya kitiyo kode ka in bute koro an nagomb ahinya mondo kaka omor no odwok piny, omor gi sauti man piny mondo oreduce sound pollution.

Gima timore kae, aneno laptop kendo ng'ato mkoting'o simu, kendo aneno ka gima e student en ng'ama student ma odwa te aodwa apply course monyatimo e university nikech ma en KUCCPS, portal mar KUCCPS modonje ong'i courses mantie.

Gik moselokore e tijni mar agriculture mar purni, chon ne watiyo gi dhok e puro puothe ma wadhi pidhe oduma kata ombasa moro amora mantie mane wadwa pidho, lakini tinde aneno ka gik moko osebet kolokore mang'eny ahinya. Kaka tinde iyudo ka ng'ato dwa puro puothe, to dhi to komboa tinga, tinga tinga biro epuothe kendo puro maber ahinya. Kendo iyudo ka tijni mar tinga kawo seche matin ahinya moingo tijcha mane watiyo gi dhogeka. Kendo iyudo ka tijni mar tinga ok oolji ahinya kaka mar dhok mane oloji ma idonjo e puodho chakre saa achiel nyaka saa apar gachiel odhiambo. Koro tijni mar agriculture lony osebire ahinya kendo lokruok mang'eny osebire ma ose rahihisha tijegi.